Harĩ bata gwĩka ũndũ ũyũ nĩ ũndũ wakĩ?, ũndũ ũyũ tũwĩkaga kũrigĩrĩria mũtĩ kana mĩtĩ itũ kũrĩo nĩ tũtabi , kana igunyo, ũndũ ũngĩ ũtũmaga twĩke ũndũ ũyũ, nĩ kũrigĩrĩria riũa inene kũmia mĩtĩ itũ, tondũ riũa rĩnyuaga maaĩ maingĩ mĩtĩ-inĩ, no rangi mwerũ nĩ ũteithagia gũcokia riũa thutha na mĩtĩ ĩgakũra ĩna hinya na rĩrĩ mwega.

Ĩno nĩ rĩthiti ya kuonania marĩhi ma kĩndũ kĩhũthĩrĩtwo mũkawa-inĩ, kana kĩndũ kĩrarĩhwo nĩ mũndũ thutha wa kũhũthĩra mũkawa-inĩ na agakorwo nĩ arĩhĩte na ĩno nĩyo ĩteithagia kuonania marĩhi marĩa ekĩte na mũigana wa mbeca irĩa arĩhĩte.

Rĩrĩa ndona ũũ, nyonaga mũthaki wa mũbira wa magũrũ, mũthaki wa kũrihwo nĩ kĩrabu kĩrĩa arathakĩra, na makĩria ngona ona mĩgatherĩrio ya kambũni cia mĩbira cia magũrũ irĩa ihũthĩkaga gatagatĩ-inĩ ka mĩthako ya kũbeti mĩbira hamwe na wĩigithia wa mathako-inĩ.

Maũndũ marĩa mokaga mathiko-inĩ ma ma njaruo hamwe marĩa makinyĩirio njiarwa cia ũmũthĩ, ũmwe nĩ gũtũara mwĩrĩ mũthenya ũmwe mbere ya mathiko, kũríĩ mwĩrĩ ũkomaga mũciĩ, wa kerĩ nĩ kũina andũ magĩcakayaga makĩrĩraga mũthenya wa mathiko-inĩ, wa gatatũ nĩkũrugĩra andũ irio nyingĩ o hamwe na kũmathĩnjĩra, irio irĩa irĩyagwo nĩ andũ arĩa mokĩte kũnyitanĩra na bamĩrĩ ya arĩa matigĩtwo.

Ndona ũũ, nyonaga gĩtuo gĩa kwenderio maguta ma ngari marĩa nĩmo hamwe na betũrũ, ndithũrũ, magũta marĩ mekĩragwo injini-inĩ ya ngari na gũkũ mbere, o hamwe nĩnyonaga gĩtuo kĩrĩa kĩngĩteithia gwĩkĩra mĩrukĩ ya magũrũ ma ngari, o hamwe nĩ nyonaga gĩtuo kĩrĩa kĩngĩteithia kũrora ngari yaku kana ĩnaka... na...

Wa mbere nĩ gũetha mbegũ itarĩ na mĩrimũ yothe, nĩguo twakinya gũcihanda ikũre na ikorwo na magetha maingĩ. Wa keerĩ, nĩ kũhanda kũringana na thumu ũrĩa mwega nĩguo ikũre cirĩ na hinya. Wa gatatũ, mbegũ icio nĩ cithambagio na ndawa ĩrĩa ĩciteithagia kũaga gũthecwo nĩ tũtambi. Wa kana, twahanda tũkarũmĩrĩra mĩtugo ya ũhandi wa mboco, nĩguo igĩkũra irĩ na hinya. Wa gatano, nĩ kũrĩmĩra thutha wa kũhanda, nĩguo ria rĩtigatũme ihote kũhotoma.

Ndona ũũ nyonaga kũndũ kwĩna mũkawa wa agenda, ngacoka ngona kũndũ kwĩna iria, o hamwe kũndũ kwĩna mĩungu ya andũ kwĩyonera na kũhũra mbica. O hamwe nĩ nyonaga kũndũ kwĩna mĩtĩ ĩna riri mũingĩ, na hamwe nĩ nyonaga ngĩnya baithikiri ĩrĩa ĩteithagia andũ gũthiĩ kũu njĩra-inĩ icio iria ihũthĩkaga njĩra-inĩ ya gũthiĩ kũrĩa mũndũ arenda kũu mĩhunguru-inĩ.

Mũthenya wakwa wa mbere wa kũhanda mĩtĩ, wambere warĩ wa gũcagũra mĩtĩ ĩrĩa ĩtarĩ na ndariri yothe ya mĩrimũ, wakerĩ nĩ gwĩkĩra maĩ mũtĩ-inĩ ũcio, nĩguo ũhotithie kũruta karatathi kau, wagatatũ warĩ wa kwenja marima ma biti temwe gũthiĩ na thĩ, nĩguo ũhote kũhanda mũtĩ ũcio, wakana nĩ gwĩkĩra thumu marima inĩ macio, na wagatano nĩ kũruta mũtĩ ũcio thutha wa kũrũmĩrĩra na woone nĩũgunyĩte ũkahota kũũruta karathathi-inĩ kau kahora ũũinamĩtie kahora nĩguo ndũkaume ũru, na kũwĩkĩra irima-inĩ kũũhanda, nogacoka ũgacokia tĩĩri irima, warĩkia gũcokia tĩĩri irima, ũgaitĩrĩria mũtĩ ũcio maĩĩ.

ĩno nĩ njĩra ya kũrĩha marĩhi ya njĩra ya gĩ- tekinorojia, ĩrĩa ĩthundũragwo na gũrũmĩra o thimũ ya mũndũ o mũndũ ĩrĩ njĩra ya naihenya ya kũrĩha gũtũmĩra tekinorojia na nĩĩteithagia marĩhi marĩhĩkange na ihenya, hatarĩ mũndũ gũtinda agĩkĩra namba ciake cia thiri, kana agĩkĩra kĩara gĩake, kũigĩrĩra kĩara giake ta njĩra ya marĩhi, nobihũthagĩra o kamera kana mbica gũteithĩrĩria njĩra-inĩ ya kũrĩha.

Nyonaga gĩikaro kĩa bũrũri, kĩrĩa mũndũ angĩthiĩ kwĩyonera nyamũ cia gĩthaka, nĩcio, ta njogu, nyoka, mĩrũthi, nũgũ, ngarĩ, wambũi mĩcore, o hamwe indo ta nyau irĩa nene cia gĩthaka , nyoni na o hamwe na indo ta tũtherũ , na ngacoka ngona nĩ kũndũ mũndũ ona angĩthiĩ kwĩhũrĩra mbica kũringana na irĩma irĩa irĩ kuo, o hamwe na njũĩ.

Ũyũ etagwo Mwangi wa Equity, wa bengi ya Equity. Nĩwe mũnene kuo, ena bata na gũkĩria ũtonga wa bũrũri thĩiniĩ wa ũkũria wa bengi ĩno ya Equity, nĩateithĩtie amwe, kwandĩka andũ aingĩ mawĩra-inĩ o hamwe ona gũteithĩrĩria gũthomithia twana tũrĩa tũtarĩ na hinya na hamwe ona kũmandĩka mawĩra kuo, na nĩacokaga agateithia ona kwandĩka andũ arĩa matarĩ na hinya kuuma icagi irĩa cigũmagĩrwo nĩ riũa inene.